Gimomiyo jakede mokete ranyisi mar kembe bechgi ni malo. Mokwongo en ni eh ranyisi mar kembe moketie jakede go, mo ng'eny gi miyo jakede neno mabeyo, bedo gi sifa maber. Marariyo, gimomiyo jakede go be bedo ah ma be bechgi bedo malo en ni ginyiso, seche moko ginyiso ni itiye kembe go. To moloyo bende ginyiso bende ni seche moko maybe ntiere kaka in gi tudruok gi kembe ma oketie ranyisi go. Kata kamano, seche moko bende gimiyo ng'ato bedo gi ng'eyo kendo nyiso ni ilendo kuom kembe ma irwako jakede gi go.

Kaa aneno gini to gima biro e pacha en kano ma ipithe ma inyalo pithe nyanya, inyalo pithie gik machalo alode kendo en kanyo bende moriti ma onge' gino ma brotimogi machalo may be chieng' mabiro ka gogi makethogi to bende gima oumgino konyo kendo tamo gik machalo tuoche maringo e kor yamo mondo mi oketh may be gigo mopithi e yie kae, bende en kanyo ma oriti kendo ma koketie yath to yathno butho e hiye kanyo kendo gik mopithi e hiye kanyono wuok maber kendo timo maberie moloyo moko mothi oko.

Ka itimo tijni to en ni aluora ni bedo maler. Bende omiyo gigo machalo kute ok chandi e aluora mari nimar ikete o bedo maler . Bende kitimo kamae to inyalo lose ma obed manyiwa michaki tii kode e maybe kuonde ma ipidhe ouothe ni. Ka gigo osegine osebedo kendo monyoseore to inyalo tiyo kodgi e puothe. Bende sama iketo gigi itimo tijni to iyudo ni jogo ma idak godo ok nya bedo matuo kaluwore gi maybe aluora ni ntie gi gik molil lkata obedo gi gik maricho.

Ka iweyo pesa to mtokni kobiro ,to mari idhi weni, ok dhi usne go ngato kata bed mana ni ng'ato dwaro gi tee, ok dhi usne ka in nisechulo mari. Bende wadhi miyo gino manyiso nisechudo kendo wadhi miyi odiochieng' ma ibo biro tikawe mtoki. Bende e sama isechudo no kata bed mana ni mtokni go bech gi odhi idho malo kaluwore ni ne isechudo in mari dhi idhi kawo mana gi pesa mani sechulko no. Kuom mano, ber mondo mi iwe pesa ni mondi mi kibiro tiydu pesa ni iyud mtoki kaka ne wawinjore kodi

Kokwayo monda adwo ni adwok ne pesane koonge risit, abro penje gigo mano ng'iewo, abro ng'iyo gigo ka gin e kiwango maber ni ok gikethre kata ok ok ok ok omuylgi e yoo moramora . Bende abro penje saa manongi'epe gi kama nong'iepe. Kayudo ka gigo beyo kaka nomiye gi tabro duoko ne pesane.

Ka ng'ato ochwanyore ka akosone gima kare to gino mabro timo en ni: abro manyo maber mondo mi alokne gi kata ka po ni onge maber manya lokone gi ta anyalo nyisogi mondo gidwog chieng' machielo ka maber oseyudore mondo mi awil ne gi. Kata abro nyisogi ni abro kwayogi ng'uono kuom mano mosetimore kendo abo nyisogi ni kapo ni giduogo chieng machielo abro timone gi maber maloyo kaka atimone gi machieng' no.